Koroi keboree mananas, ak yoon kimoche kemin ketormosi tabanda akeng'e en mananas nekikoet, akityo keib abakebolchi kering'et aketub ak en kasarta nematian koeet akonyalilit kokararanit, akityo en orowek oeng kora komatian koii lokoyat nekararan akityo koiyee ak yoon nekit korur kotolelionitu akobiririt, koyon kimoche kiam kora inyoketile akeiib abakewai balalenik chumbo tabantaban akityo ketilatil akiam.

Boishoni boo ing'okenik koyoche itinyee tukuk chechang chekimokying'e, netaa korong koyoche iteech koot kotieng'ee ak ing'okenik chemoche ibaii, koot kora nekiteche komoe koot neburkei netindo kora taishek chekikwenyishen kemoo, amuun ing'okenichuton kora kwomishe beet akemoo , nerube kora ibcheabchei koyoton kora kotieng'ee ak ing'okenik cheechen chelokuu ak ing'okenik chemeng'ech, ak yoon koichoboke aany ichob tukuchon tukul ibeaal aany ing'okenikuk cheimoche kotieng'ee ak tokyin neng'ung'et neketokyinikee en banitet, ak yoon iboe kora ing'okenichuton kora koyoche iolchi tukuk chemokying'ee kotienkee ak kot ko ing'okenik chetakomeng'ech koteer amitwokik cheomee ak ing'okenik chelokuu koteer amitwokik cheomee, akityo iolchi tukuk cheyeen beek ak tukuk cheomishe.

Inoker yu akere chepkametut nebaibai nekotonon en kapungunyik kanam inendet ngwek cheterter en eunyin, inoker akere chemukuliet, sukuma ak ngwek alak cheterter, akiniker kora iker ile kapangan mbarenyi kokararanit kimin ngwek alak en komosta ake, komin alak en komosta ake, iniker kora ile miten ketik kora chepo logoek chemiten tapan yun ,akere kora kot korik chekakitech chekoron chemi yun, ak en konait kora aker karit nemiten tapan yun.

Obwote oyoe boishoni en olin bo gaa, yon kokituye bik chetupcho chekoyop ole loo chekoyob emotinwek cheterter yon komii igorto nekarakan en gaa, ko yon kakobata igorto yon bo sait taman ak oeng yon kakatitit emet kebendi kiwancha ak ketet maat ak ityo keibu ngecherok ak kebankan kosungukonchi maiton, ak ityo inyo ketep ak kikatge ak kecher gaa ak kemwaa otindonik chekibo keny.

En yuu okere chepyosok ak lakok chekoiburyo en ngwony en komosi okere chepyoset agenge nekailach sonoek en kati nyin akoswechin lakwet konyech ko en kwenet yuu okere chepyoset agenge ne ororgin otindonik lokok aeng en lakwet ake ikere ile mii kit neborpori inendet, ko en komosino okere chepkamatu koraa ake nekilach koraa sonoek en kati nyin ak konobe kinyet ana malilait ko en patenywan komiten kot nekakitech ak pitoinik ab ketik.

En yu komile piik ole kakiratita tuguk en sigiriet ak tuguk che kakiratyi sigiryet, kele kakiratyi jerkanit en yu ne kosanginin neuon miten beek, ak eng komosi ko kakirotyi kora kikombet kosonginin, akerotyi kora arekab nego parakiat, en yutet kora iker ile yamat emet, yomnyiotin suswek ako mamitei kora ketik che rutu en yuto.

Milon oleiburtoo tyonyi ak olekikiyaiita ne iniker kotindo komoswek oeng akotindoi metit nekiten milebiik kora ngomnotet netindoi koroi amun imuche kotech kit newoo neten inonii akochob kokararin kabilet, milebiik kora oleibutroo yutet yumiten koroi ak olekichopto kii kwo round nekararan

inoni ko mosongiot nelel akobo komongut missing amun yan kakorur en mbar kekese akeib koba choget akebakach kotakoburyo koyomyo komyee ak yekakoyomyoo kinem akebir akemaa koyomyoo en asista ak yekakoyomyo kiaruren kisto metetek akitya keib koba tinga aketesta bandeek sikobit kekwanyet kimyet neanyin ak kora kimuche kengaa icheken ak nyokekwanyen kimyet nebo mosongik icheken

Inoni ko isakiat ak yon kokoet kebute sokek anan kebut metoek akitio keib ibokiun en saburiet akitio yekokiun kipokinde ma akilal kotakorurio yekokorurio ketumndaen beekyi sikopit komangwonekitu ak yekaketumnda beek kebel kora aketeshi nyanyik, kitunguik ak tukuk tugul chemoiteshi sikopit kwonyinyekitu akipakach itokobur kiten en ma akitia isutu akisafen.

Yon imoche iwee safari anan imoche imande, isip ikoitoi ngolion imwochi bik chetononchi karit niton bo maat, ak imwochi ilenji imoche sikobit imande en betut oinon, ityto kotilun katit netun iboishen ilonyee karit nitet. Yekait betu noton iwendii belonye ibortoi katit notet sikobit ilany karir ak ityo kiyonun ilany karit.